Pur. Tok ka isepuro ma iketo cham epuodho, kasto cham odongo mochiek, koro chopo kinde manya kitim keyo. Kitimo keyo, gi, keyo inyalo timo eyo mopogore opogore. Joma itimogo keyo luwore gi kaka olemo kata cham nopidhi, nikech gik mopogore opogore bende mikayo, machalo kaka alodi, olembe, kachiel kod mamoko. Kochopo ndalo keyo puodho iiko kendo cham mosechiek kata alode moseikore kata bende olembe moseikore igolo. Olembe ipono kapo ni ne en olemo mopidhi. To kapo ni ne en cham titongo, to kapo ni ne en alodi ting'wedo. Ing'wedogi kendo iketogi maber kapo ni igologi e puodho kidwa terogi, e uso, kata kidwaro terogi, mondo idhi iti kodgi kaka chiemo. Ma timore e ndalo makoth onge. Ndalogi en ndalo mitime keyo, mond mi kik koth kethni cham. Kata kik koth kethni gino manise loso kod luchi matek. Mano ema timore ndalo duto, kikeyo.

Ndalo pur, doyo kata wiro. Gigo machalo kaka kwer, yudo tich, kendo itiyo godo gi jo pur. Kwer ka oriwore kod rachwer magolo chwodho e lak kwer, sama ng'ato doyo, kata wiro gigo manopidho. En achiel kuom gigo mitiyo godo ahinya gi jogo ma jo pur mondo omi giket puothegi onen maler. Kendo dwarore ni kopogre kod kwer ka achiel kod rachwer, to lwedo bende, nigi gino momakogo kwer, mokimak kwer gi lweti lilo lilo sate. Machalo kaka gigo mirwake lwedo mond mi oket pur obed mayot. Gumboot mabende ong'ere kaka wuoche mapek mirwake tielo bende dwarore mond mi oti godo sama ng'ato doyo, wiro, kata puro, katiyo kod kwer, ka sama ochuero kwer kod rachwer. Magi duto konyo mond mi oket puodho obed maler.

Kwer, rachwer, dwarore sama ng'ato puro, wiro, kata kodoyo puothe modwakete cham kata olembe kata kodwa keto alode, kata odwa keto gigo machalo kod yiedho mipidho kawuok piny kowuok e lowo. Kwer konyo mond mi itikode e lero puodho. Kendo iket puodho machiegni kidwaro timo gima iluongo ni puro kata doyo mar puothi. Bende rachwer itiyogodo e golo lak chuodho, ka po ni chuodho omoko e lak kwer. To oketo kwer bedo mayot kendo puro bedo mayot. Kopogore kod mano, nitiere gima iluongo ni ati gumboot mirwako e tielo. Gumboot konyo geng'o ng'ich mondo omi kik donji e tiend ng'ato. Kendo itiyo kode mading'eny, kidwa keto puothi mondo obed maler, to in bende idwaro geng'o twoche mondo kik maki. Bende inyalo tigo kod gloves ma bende ong'ere ka gigo ma igeng'o go lwedo mondo omi kik yud ng'ich kowuok kata ka ntiere elweti.

Kapo ni ng'ato orochi ratiche, to ji wuok oko. Kendo giketho gikmoko machalo kaka, gigo madongo kaka yiende, kata bende gigo ma ji nigo kuonde mopogore opogore. Gichokore e rumbi, kendo giwuotho kanyakla ka giwacho ni gimarachno gikwedo. Kendo sama gikwedo gimarachno, to giwacho wach achiel, ka gikwayo mond miratiro mokedhi oket kare. Matimore ndalo mang'eny kapo ni ng'ato ok ochul pesa ne, kata jatich moro ok omi pesa ne, kata bende e onyalo timore, kapo ni ng'ato timo tim manjore machalo kaka, kapo ni ikao chi ng'ato milal godo. Mano dhano nyalo kelo gi miluongo ni koko, ma bendo idendo kata ni ng'anyo. Kendo sama ging'anyo, to gikwedo tim mang'ato otimno. Kopogre gi mano, ginyalo geng'o apaya kuma nyamburko ringe, mondo mi kik gimoro amora timre, ma gichung tije ka giluongo godo jotelo. Mond mi okaw chik e lwetgi, mond mi gitim gino mane ber ka gitimo mano miyo ratiro mar ng'ato orochi. Ma thoro timore e gwenge mopogore opogore.

Odumb abula en oduma mait ahinya. Ka oduma osechiek ma wang'e otegno ka pod en e puodho ka ong'ich ka otimo opoklo, tinyalo mi tong' oduma no. Kasto iwe gima iluongo ni osakwe e puodho kanyo. Tikawo oduma mantiere gi wenge ne tibiro godo dala, kendo imoko mach. Ka isemoko mach tikawo oduma tikete bath kendo, to rewre mos, to muoch. Sama orewre cha, iloke iloke kendo sama iloke no to oyudo mach gi kuonde ma opogore opogore ma nyaka ochiegi. To ka opogore gi mano, kisewuok gi oduma e puodho, to ionge mach, in mana gi jiko e odi, to in kod maka bende, inyalo kawo maka miket e jiko. Kasto itya kibrit e e otas kendo idhi ifwadh jiko no oko. Kisefwadhe ma omoko, to idwogo ei ot, kendo ikawo oduma itholo kata ibulo ewi jiko. Mach rewe kendo sama orewre no to ochiek to ogolo wang'e ma olokre olokore. Kosechiek majaber kamano mano korkilose maber.

Pur igeng'o pi matin manie lowo mondo omi kik goye kod chieng' ma rip opukore oko, oring' odhie kor ong'we yamo, ma odhi e boche polo, ma lowo dong' ko, ko dong' kotwo matar tatata. Mano ema omiyo igengi wi lowo mondo omi kik gibed ni pi no nyalo wuok e lowo tetete ma lowo dong' nono. Mae konyo kendo miyo ka ng'ato opidho chambe, to cham dongo maber e ndalo makoth tin. Kendo bende ogeng'o thoro buya ma tho ti atiya mang'eny e puodho. Puothe ipogo mopogore opogore, kendo iketo lowo koting'ore gi malo. Mondo omi obed kod lowo mayom. Kendo bende gigo machalo kaka winy matindo tindo, kobiro yare, kobiro yare to yudo ka kaka ginyalo yudo ofunyu magichamo kendo gibende miyo gi ngima makare. Ji mopogore opogore, timo tijni mondo obed tich mayot. Kik wene ng'ato achiel manyalo lewo kode. Ng'enyne itiyo kode e pith mondo omi oyud cham maber.

Mor biro kaluwore kod ber. Yien ochopo kendo dhano oselwore. Yien itiyo godo e geng'o yamo. Kendo ka gikwanyogi, to dhano bedo mamor, nikech ging'eyo ne gidhi gi geng'o yamo manyalo ketho mwandogi. Bende, ga nyamburko kata gari maringo ma piyo piyo, kelo mor nikech ogeng'one dhano seche mang'eny ma gi degi ketho, ka gi wuotho, ka gitingo jiende, ka gidhi manyo godo ohala kata ne ji mondmi onyiew. Kende iudo ni, mane momiyo, jogo mankod nyamburko winjo maber kendo winjo mor, nikech gibetabeta to nyamburko suoyo gi asuoya, katero gik kuondego duto ma gidwaro magidhi time ohandegi ma opogore opogore. Dhano ochung' tir ranyisi makare ni girito kao yien mod michunygi obed kod mor, sama gidhi pidho yien mod mi gigeng' yamo marach mad gori kuom utegi, kata mana e abila gi marip keth negi gik moko kaluwore tok kaluwore kod yoo mane ok gigeno. Koro mano e momiyo, gichung' akiya ka girito mondmi giyudi yien maginyalo.

Japur osetiyo matek. Kendo kinde keyo ochopo. Gige keyo omako yo kendo opanggi kanyakla mondo omi oti kodgi e timo keyo. Tinga tinga mopogore opogore ochung' kendo itiyo godo e olo keyo ma oseyudi. Oduma ma mawang'e rakwar majaber, olore kowuok e tings achiel kendo e tinga machielo. Dhano ochung' kendo neno ni oduma olore e yo makare kaka owinji giolore e tinga tinga magintiere. Gik moko nitiere mabecho kendo geche bende tiendgi pod otegno. Rawerni adek obet kendo neno ni tijni otim e yo mowinjore. Wi tinga to olo mana oduma kendo miyo gik moko dhi e yo makare.

Tich matek ema kelo mor. Jaduong' puonjo abuonja, ranyisi ni tije matek osemiye oyudo gimoro kendo wuon dala omor nikech gigo moko moneno miye mor. Miyo makwar maneno mabor modwaro loyo weg dala ochung' kendo mor ahinya kaluwore kod kaka entiere kuma ng'ich mantiere kod yiende man gi potgi mambulu mbulu. Ranyisi ni, kumagintiere en kanyo nogo maber ahinya kendo mabende aluora mare orit manyangafu. Mane momiyo, en mana puonjo kaachiel kod toyo lak masaa kod kacha dhi mbele.